Ore ena naa intapuka naidimi aitaasa intokitin kumok naa, ore ekipirta enche naa, isidain amu, keyau etoki naaji balance the eco system amu, kedung kenya ilotorok alafu neyau adaake ninche aisho aiiyiu enaisho olotorok nee enetipat sininye tiatua enkishui oltunganak. Neaku ina etoki etipat naidim atejo. Ninye ake nanu aidim atejo engeno naata naipirta ena, siai eh ena kipeta naa ninye esidai. Naa etoki sii naretisho nitoki aaku.

Ore esiai nagira aasa tene naa, nchere biashara etii ele payian, egira ninye amir inkilani enyenak negira aiger kewon. Naa, entoki etipat oleng amu, mitoki alau intokitin inonok nimitoki sii anyamalu naa entoki sidai oleng tenaas iltunganak isiaitim enye, ashua teneas iltunganak intokitin naipirta, naa kidim ataa esiai etipat oleng naa kidim sii ataa etoki.